E pichani aneno pesa ma en sling' prauchiel kod olemo moro taneno lwedo ji ariyo moogore ,koro kalure gi kaka pichano en ochalo ohala moro madhi mbele. ng'ato ouso ne nyawadgi olemo, koro ochiwo olemo to en bende imiye pesa.

Sama aneno gini to gimabirona e paro en pok mar omenda ,kaka sirikal pogo omenda mare ne gik monego obedni gitimo, achiel kuom gi en yore somo, en yore thieth, en yore dongruok. To ng'enyne gik sirikal iyudo e mbui mar e-citizen.

Kar kae aneno nyithindo kobet kendo ging'iyo kompyuta miluongoni tablet . En lony manyasani ma obiro mitiyogo e yor somo kendo nyithindo puonjore yore mag kompyuta kendo somo e mbui, nono weche, ng'iyo weche moko mane osetimore gi gik mapok otimore kaka onego obed ni bedo kaka oket e mbui gi jolony mopogore opogore. Koro kar ka, nyithindogi ipuonjogi gi tiyo kod kompyutano, mokel gi lony manyasani.

Kar kae nyithindo ipuonjo somo kod lony manyasani, somo mitimo koda kompyuta kendo aneno ka gichwoyo gik moko e itgi manyiso ni weche moko wachore ei kompyuta kanyo, seche moko gineno picha mag tuke kata giwinjo thum, nitie gima giwinjo kowuok ei kompyuta magolo dwol kata picha mag sinema mag tugo kata ng'at mawuoyo to gineno kendo giwinjo achiel ka chiel. Koro tijni nyocha sirikal osekele mondo okony nyithindo bedo e rang'iny achiel kod pinje mopogore opogore kaka lony osebedo kodhi mbele e piny masani.